Iyiolo tene naa ketii enchani nauno naa etubulua ibenek nanyorii tena shani. Iyiolo tiabori neetii esani napurupurana neeta orkurtet tiatua neeku kepuoi ake nekesuni kuna benek nepiki atua ena saani napurupurana aa kedungdungokini atua neoshi oshi torkurtet omeeta etupurde.

Iyiolo naa emukunta natik impuka nauno tineweji naa iyiolo kuna puka iyiolo ibenek enye inyalate amu etijing'a inkukunik shumata oo kuna puka aa kumok neeku keisho ake kuna kukunik anaa adake ninya impuka meeta minosai. Neeku mitoki iltung'ana atum faida oo ropiani tenepuo amir kuna puka te sokoni amuu keeku inyalate.

Iyiolo ene naa ketii oo watermelon louno lora ware kake inyalate amu inosa irkut shumata neudud atua nejing' akuu kemanya atua ineweji. Iyiolo keeku ore kulo watermelon mitokini anya amu inyala irkurt te mukunta. Iyiolo sii duo inyala budget oo. Ltung'ana amu mitoki atum iropiani apa nayeu ninche tenemir kulo watameloni taiatua sokoni.

Iyiolo tene naa ketii ii maua kumok oo rankin loopasha aa kedo irkulie nenyorii ikulie kisikito irkulie. Iyiolo kuna maua naa etunoki too nkang'itie peyie etumoki aitobira enkang' smart oleng' omisho enkang' meeta kitobirakino enkipangata oo ntokitin neeku tenepuonu ilomon nedol ankang' anaa kisidai oleng' tiatua boo oltung'ani lomonya.

Iyiolo ene naa intokiting esirkali natii naji Kenya law. Iyiolo Kenya law, naa intokiting naisaidia iltung'anak lena kop e Kenya eidip ai fuata intokiting nayieu serkali, ontokiting naipirta enakop. Kitumiai si duo pisaidiai oltung'ani peyiolou entoki nanare nees wentoki nemenare nees. Kitumiai si duo aisho enkop metaa kemayiana pemitoki iltung'anak ariyara pesho ake tiatua enakop.

Iyiolo tene naa ketii emukunta sapuk oleng' naijo ekain ong'uan nairemo oltirakita too lainini kumok oleng'. Iyiolo kiremo igumot nauno impuka naatu ele shamba. Iyiolo te kando ketii orbaket pus inashumata ilo kitara. Ketii impaipi napik kuna puka enkare tolchamba

Iyiolo tene naa ketii iropiani kumok, naitobiraki apa aelong' peyie eibelekenyi iropiani enkop. Iyiolo kuna ropiani naa keitumiyai aasishore too inkang'itie, nelaakinyeki inkera e sukuul, neinyang'unyeki endaa toonkang'itie, neramatishoreki sii duo, neinyang'unyeki indaikin, neretieki ilmareita peyie ebulu kila oltung'ani.

Iyiolo tene naa ketii olmatundai loji olpaipai louno tolchampa naa ketii ilpaipaini kumok oleng' ele shani otii ena. Iyiolo kulo paipaini naa keoto ninche oleng' omeinyalata, aa einosa olkurto oleng' ometaa eitu eitoki iltung'anak aitayu kulo paipaini tolchamba. Ketii ilootokutuo netii ileitu eoku ele shani lotii ene.

Iyiolo, tene naa ketii iltung'anak kumok oleng' aa ilpapaini o intasati natii ene netii sii duao emukunta kiti oleng' najii nursery . Iyiolo eneasita kulo tung'ana naa kegira aun ilanterera tena kiti mukunta, metaa tenebulu ninche neyai emukunta sapuk peyie epuo abulu aitobiraki.

Iyiolo tene naa ketii inkituak, olchamba naa keiboitare sii duo inkera enye naanapita imbesheni toonkaik epikita intokitin naagira ninche aitayu tolchamba. Iyiolo tena mukunta sapuk, naa keuno impoosho kumok oleng'. Teneitayuni kuna poosho nepiki atua ina asuku metaa kepuoi aakes, neyai sokoni peyie epuoi aamir.